Tijni ng'a ma tiye en laktar mar nyithindo, tijni ng'ato ,ka tiyo to nyaka bed ni en ng'at ma osomo , osomo tuoche ma twoyo nyithindo. Kata yath ma inya mi nyathi ka two ng'eyo ngiyo nyathi ka two ong'eyo somo ong'eyo yedhe ma onego mi nyathi ka ni gi two moro kata ka nyathi ni gi two ma tindo ong'eyo yath ma onego omiye, ong'eyo yath ma onego omiye. Gik ma dwarore e tijni en sindan ma chwo nyathi, yath mar miyo nyathi sa ma two, net mi inya mi miyo mar nyathi mondo odhi oninde kik nyathi yud malaria nyaka obed ni ong'eyo somo, ong'eyo ng'iyo nyathi ma two.

Ng'ato ma dwa chako tijni en kaka ng'ato ma dwachako ohala, ohala ma mare en kende .Onya bedo ni odwa yawo ohala mar duka, mar uso ma iuse e stall mar hotel to ng'at ni nyaka bed gi pesa mar chako ohala no, to nyaka obed ni ya o apply license. To nyaka obed gi pesa ma orome chako ohala no gi license kasto nyaka obed gi nyaka obed ni oseng'eyo ni nitie podho gi nitie idho malo. Sa moro onya podho sa moro onya lwar to nyaka obed ng'at moro ma ong'e loso gi ji ka oywayo go ji mondo obi ongiew giki.

Tij ni en tich mar huduma kenya to huduma kenya puonjo ga ji kaka onego ogo kura gi ema omiyo igo kura gi gi ma omiyo ikawo kipande .Tijni iluongo ga ji e aluorawa kanyakla to ipuonjo gi ma omiyo gi go kura to ma omiyo gi yiero jotend gi gin gin gi wuon to ma omiyo gi kawo kipande. nga wa oseromo igni apar ga boro nyaka bed gi kipande ma ka oonge go to nyaka bed ni iloso ne omanyo yo kata mi loso ne nikech en ng'at moro ma oseromo go kura. Kasto jo huduma kenya gi n em a gi chung ne ga ji sa mi ji goyo kura gi biro gi ballot boxes to ji goye kura

Ma en tich ofis, toi tij office ng'ato nyaka bed gi kompyuta ma mare gi simo, simu ma mare ma onya yudre sa ma moro amora mi dware ka tich nitie, to ng'ato nyaka bed ni onge tiyo gin kompyuta no to kila ng'ato obed gi ofise kum ma otiye tijene tije kasto ngama tiyo tijni nyaka bed ni en ng'at moro ma osomo, ong'eyo ndiko, ongeyo somo to ongeyo wuoyo gi ji ma ber . Nikech ng'at ma ok osomo ok nya ndiko to ok nya somo nyabedo ni ongeyo wuoyo gi ji ma ber to ok osomo kata okia ndiko koro ok onya tiyo gi kompyuta. To mano e gi ma ng'ato nyaka bed ni onge tiyo go ma ber.

Aneno buge, to buge gi nyithind skul tiyo go, mondo sa ma gi somo. To buge ma aneno en bug kwano mar jo klasa auchiel ,buk mar kiswahili mar klas abirio, aneno oxford primary dictionary ,to aneno buk mar sayans be, buge gi konyo nyithindo mondo onge somo ma ber. Kata mondo kata ka japuonj owacho gi moro e klas to gi nya dok e buk to gi ng'iyo. Gi so mo kendo ne wach ka jauponj opuonjo gi moro e klas to idok isomo e buk ti dhi biro imako ma ber ,kwamo e pachi to ko obiro e penj to inya yudo, inya paro ni na asomo gi ma kama kama e buk.